Mae en pi oula mamol ma odonjo nyaka e mier kaluwore gi koth machwe matek. Ma oketo oganda gi tich matek maseche moko gionyalo nyaka dar magidhi gimany kama ginyalo jotie egwenge moko. Sama midhieroni otimore jodak nigi buok mang'eny kabisa nikech gino monogi dak gikwe nikech kata mana chiemo maber magi nyalo chamo onge. Esechegi kata nindo ma ginyalo nindo maber onge nikech ot onimo ei pi. Rabolo ka ing#iyo kanyo onimo e pi kendo kata kodhi mane oseloso nyalo bet ni oluar piny ma oula oyuero. Sechegi magi mana chiemo manyalo konyo oganda ema nie pi makoro kata gima ginyalo timo en lich kabisa. Sani kata nyithindo mag sikul masomo e sikunde mopogre ok nyal dhi e klas mondo oyud rieko nikech kanyo ma ginyalo luwo onge, pi nyalo yuerogi manyalo chuno gi nyaka gimany kamoro mana kar pondo.